Abiro nyise ni onego opur puodho kendo ong'i ni lowo ma odwa pidhe cham en lowo manyalo tiego cham madong makare. Mar ariyo, anyise ni omany kodhi kodhi ma thiedhi kendo ma dongo ma ma makelo cham maber kakoro cham osechiek puodho. Mar adek abiro puonje kaka onego orit cham kakoro gisechako dongo kagiwuok e lowo. Abiro nyise ni onego bedni odoyo kendo onego bedni oketo oketo pi kod yedhe ma nego tuoche kod kute machamo cham kacham dongo e puodho

Mae en achiel kuom dukni mag uso simbe kaachiel kod laini mag tudruok mag simbe mek Safaricom. Janyiepo ni endi imiye gik ma ose, ma onyiewo kod mama mauso ni endi ei, ei duka kae.

Seche ma mach otuch kata mach owuok, ealuoraniendi to jogi, joma nitie e aluorano endo biro bedo gi yot mar wuok kuma gintiere kagibiro rado kae. Mae konyo ni ogeng'o hinyruok mang'eny kendo omiyo nego mach bedo mayot nikech ji orado kamoro achiel koro onge ni pod imanyo jomoko kamoro mondo omi koro eka oneg mach. Kendo omedo oketo tich mar konyo gik mang'eny minyalo kony ka mach owuok bedo mayot.